En komostab Tana ko en komostab central ii komii oino non keguren Tana nekitoret biik ko kitoret biikab central kouu ngunon kimuche ke boishen en irrigation ee ako koraa ko kikegeneratenen stimet so kitoret biikab komoswekab Tana ee biruu stimet so ngunon ko free ee tinye biikab Tana stimok ko toreti en ngalekab imbar mii beek kikebalan kikebal nini chebo kikebalat korotwekab simo yomyo sigotoret en in agriculture ngunon.

So kit netaa nyoluu kocham korong chito boisionotet amun ini nete boisionoton ko nyoluu ko yaani si koyay kazii noton konyoluu ko kacham korong, ngamun menete chito kazit ne momoche ako ye kacham kazii noton inam any imut ilei so iborjo ole kiyoito koger ole kiyoito ak iororji ilei kazini komii rabinik komii rabinik kouu non kochome kazi nigano chichi gano eeh koron ye ak inete konam kole koyay kouu Nii kounotet

En kasari ko kibit korik ko kibit korik che keteche che kibiten che keminen tuguk so imuche ngunon itej koot be oo ayai simin tuguk ak iribribee en orit olon Togo menget tatun ko echegitun inam any isipte kobaa elee nyoluu imuji ak ipitpite en orit anan not korut en orit si bute en orit ak ipitpite indoi mbolea iripripe en yono ngoit kemeut ibee inyon ipitote ak beek en greenhouse chugano ak iriprip iriprip kouu nonden tatun ko echegitun konam koruryo ipit kerichek alak tugul inde mbolea en korichugano ak icheng kityo ele busen ii ele lile asista ole momii ketik che kotot kolul chi Incase korobon ana ko um yon lole kemeut kabisa ibisi ibiso bisi en koii Kano motwouu en koii Kano

Otindoniot notinye amun amune so chome boisionik ko amun boisionik ko toreti biik tuguk che Chang nia kouu ot ngororek yan kebai ngororek kotoretech tuguk chechang nia. Kit netaa me toretech ii ko toretech makatet oo makatanondon ngelee kouu yan kakieny artetet ii ko makatet kimuche keboishen kimuche kyalden ii sigotoret biik alak okot kouu en ngelee ot kemaen bandek tuguchon kelyochin kelyochin kit age ne toretech makatet komuche ngelee ot yon kabwa yon momiten kii ne uu netot keruen ii kimuche kiito en kweny ak keruen. So kit age ne toretech artok koraa ko toretech kit ne uu bendo ye kyalde bendo ngelee kakieny ak kyalde bendo kesiche rabinik che toreten gee ko kaketestai ak boisionik komie so artuk ko toretech kit ne kararan kabisa. Kimuche ot kyalda artet ii ak kesich koraa rabinik ngelee ka kyalde kimuche kyanden ngelee elipu somok ko toretech kabisa ak katestai ak boisionik so amune nondon sa achongwon achome boisionik

um so nongen en yuu koo governor Joseph olelengu nebo kajiado um , Joseph olelengu governor ni bo Kajiado en komostonyin ko kikotej kikotej in, kikotegyi town ko kararanit kouu town nekitej ko ne kiguren kiserian, kitengela so kikobuchi komonut en biik amun kitegyi biik ole kyoldoen tugug um Ako koraa ko Joseph olelengu ko kitoret mengiikab olido mengiikab Olin kochob oratinwek, koron oratinwek koron oratinwek kabisa. Iniwe Kajiado county sana sana kogaran kabisa en ngalekab developments tesetai komie inee um ago Kiko kisirat biik kazishek ele oo che kitar sukul konyo kesirite kazishek ot Chon tindo certificate ko kikesirat kazishek.